Ekidimai oleng amu ,eeh wore sukul napoi airang, naa keeta garama oleng amu mee ngeraa pookin ashu ndoiwou pookin nadim atalaaki ngera enye peepuo sukul nairagi. Wore sukul napoi tiang naa kelelek garama enye alang sukul napoi airag . Neme ndoiwou pookin naata enkidimata naalakinye ngera sukul napoi airang naaduo ena naji boarding , niaku tenetii enkerai sukul nataana , netaaniki duo ena sukul ang , naa kidim ake ashomo sukul naa apuku tiang nelo sukul teine neshukunye ake ang teipa , naa inanaikash amu mitoki naa ata garama sapuk oleng naa alang enda nairagi . Amu wore sukul nairagi naa , keyai duo enkerai naata intoiwoi enye enkidimata amu kidim atalaaki naa pookitoki ,nelaaki endaa nelaaki akeyie pookitoki nayeuni tinasukul.

Eetai ingoitoi kumok naitagolieki neutarieki iltung'anak ashu emurua nemeeta en'daa, naa ore enkoitoi edukuya naa engiteng'ena naitengeni iltung'anak peetumoki airemisho amu tenimiremisho iltung'anak airem ilchambai lenje ashu airem enkulukuoni nemetum en'daa tenelotu olameyu nemetum endaa naidim nai atipik ewueji neji sitoo neengoitoi ina edukuya naidimi aiteng'ena iltung'anak peetumoki airemisho neutakini esidano enkiremore naa isidai ina oleng Ore eniare naa teneutakini iltung'anak eniko peepik ashu teneramat ingishu naitengeni iltung'anak eramatats oongishu metaa ore oltung'ani teneramat ingishu nimitoki oltung'ani aramat ingishu kuumok ore enkata olameyu nitoki ingishu aaye pesho emir oladuo tungani naduo kishu niteng'eni naa ajoki ore teniata inkishu nabaya ip ashu ip are nimir ingishu onom Basi ningunaa nija pee melotu ake olameyu neya ngishu

Ekadamu oleng amu wore enkolong nataasa naa, adamu inaa olong ajo ashomo olchampa laijo ele ,naloo aitayu eeh kuna aitubulu naaji interere , amu wore interere naa mpuka sidan oleng naanyor osesen naa mpuka naamelok. Ninje duo oshi eji mpuka eekienyeji, naloo aitayu taa aisho kuna puka naloo aitayu ayerr , nainosie orgali ,kadamu inaa olong amu intare aloito , nakweti olchampa naloo aitayu. Wore engai olong nadamu , naa adamu paalo aitayu kuna puka , kituuno naabanji naloo apik orkunia naiput orkunia naa ina olong amu etii orkokei apa laatiaka keyeu ninyangu , niaku naa naloo aiputaki orkunia namiraki. Naa inkeek imiet APA atimiraka ilo kunia obo.

enkitok ena naimirta isinkir, kulo sinkir ooji omena,.orre omena naa ilkuti sinkir kunyinyik. laa kemiri ninche duoo tenkipimoto naa enkasuku, ashu tenkipimoto naa enkarae naijo ena. naa ore ena kitok ena ninye esiai enye, nemir kulo sinkir ooji omena idol ajo kegira tenakata aipimoki oltungani ogira ainyiangu aipimoki enakiti arae kiti. naa ore ina kiti arae naipimokini oltungani kiti ninyiangu na kulingana anaa mpisai naata oltungani, niaku kemir naa ena kitok arashu egira aisooyo pesho. amu keeeta naa iltunganak lesotua, amu meeta oltungani lemeta olchore lenye. naa kelelk egira aipimoki sii ninye ajoki iji shomo nkuna teyiaraki nkera inono. neeku emirata ena ashu biashara enyenak naasita ena kitoka amir kulo tokitin ooji omena.

Ingas ake naa arik ele tungani olchampa oiremieki kunaa , oitumiai airemie ingishu olchampa , amu keetai ilroren oleng onyor aitumia ingishu , irmongi airemie ilchampai , mikiata iyiok irmaasai inaa nairemieki ngishu ilchampai pii , nimikiyeu ninye amu ekimba oleng ina nairemieki ngishu ilchampai, niaku irik ake naa oltungani , arikoki naa oltungani ogira aikonji , airemishore ngishu too olchampa nawutaki duo enikoni tenepiki, teneenikini irmongi enabao elukunya arashu imurto enye nawutaki eningo tenee tenipik enamashini otunimbung ele shempe oirem ele shamba aiko nejia naa.

Ee ekaidim atolimu amu ore kuna naa impoosho naatunoki tolchamba adolta ajo ore ina naa noshi kuti ngwesi naanya impoosho eton egira aabulu naa ore kuna naa nkukuuni oleng' naa kidim ainosa olchamba lini niinyal ninyal naa kuna poosho naa naisho naa kiinyal amu kenya impoosho eton enana meisho ninye impoosho ebulu aiko inji naa penyo aabulu, kenya empoosho enana ometumuta neinyal naa pooki ake peesidanu naa teneoshieki olchani aar naa meitoki ainyal olchamba lino amu keeku keeta hasara sapuk nemintoki siyie olopeny olchamba atum naa faida sapuk tekuna poosho nituuno inonok.

Ore entoki nalotu ndamunot aainei tenedol kuna keji naa enkiremore entoki naji ndoma ore kuna naakeji ndoma naa ore ndoma naa kebulu ndoma te wueji netii enkare sapuk amu keyieu ndoma enkare, naa ore ndoma naa endaa nanya iltung'ana pooki naa keitobirr osesen lino. Ore sii eniare naa indim aitaa biaashara amu keinyang'u iltung'ana kumok ndoma amu ore ndoma naa keitobirr osesen lino naa indim aaitobirie endaa sapuk oleng anaa oloshoro le ndoma, ndim sii atudung'udung'o ninyia ake ndoma eyia neija kake ntokitokie ake ninya ninosie shai ninosie kule. Neeku enkiremore e ndoma nalotu ndamunot aainei tenedol ena.

ee keeta ntoiwuo esiai sapuk oleng, naa amu ore ena kisuma ee cbc netaa enkisuma naa keiteng'eni enkerai eneiko teneitobir entoki naa nayieu nisumare enkerai. matejo teneyieu enkerai nisumare aaku olaitobirani loogarin, niteruni naa aisum enkerai eniko teniteru aas ina siia enkitobirata oogarin. naa ore intoiwuo kidim naa sii ninche aataret nkera enye naa too nkoitoi napaasha. naa ore enkoitoi edukya naa kinyiang'aki entoiwuoi enkerai enye entokitin naishaa kino neeta pee etumoki naa aisumayu ashu ataasa ina kisumaamu enkisuma sidai oleng amu ore naa pee eibung enkerai naa kesioki ang'enu kesioki ayolou, badala naitoki enkerai aya larin kumok pesho. ore sii eniare naa kidim intoiwuo aataret inkera enye naa nisho ena ngeno tenemutu naa entoiwuoi aa keeta entoiwuoi esiai, naa enkitobirata oogarin, naa keas nena toiwuo ina siai naa keidim, naa aisho enkerai enye ina siai metaasa nelotu enkerai enye angenu naa tine.

Eeh mee sapuk oleng enaa siai enkiremore orkikua tenkop ang amu mirem irmaasai kumok oleng orkikua. Amu wore orkikua naa keyeu orkikua eramatata sapuk oleng naa ijo doi midim irmaasai ataramata orkikua oleng , ijo itu aikata adol ormaasani oiremo orkikua toopchampa lenye airemu naa duo orkikua sapuk oleng oidim aitaasa baa biashara , niaku ijo doi mee sapuk enasiai enkiremore orkikua tenkop ang amu keetai orkikua eramatata sapuk, keyeu orkikua negolieki naa tekata naado. Niaku wore sii orkikua, tinerem oltungani orkikua iyannyu karibu ilarin ware ashu olari obo peetumoki naa orkikua aowo ataa naa orkikua omirayu niaku ijo doi mee sapuk enasiai tenkop ang pii.

Enetipat oleng enaabaye tekop ang amu wore sababu edukuya naa , kelo orpayian aramat isingir naa ena enkoitoi edukuya niteru naa Aas piitumoki ataramata isingir kumok , ningas apik irmosor adum irmosor leelo singir naa lelolinoto , nilaa apik atua enkiti besin enkare , enkiti gumoto nituturo nitipika enkare ninjo lelo singir epuku ashu injo irmosor edanyunye , wore ake pee edanyunye naa kisidai nakata amu keaku naa atua engare ake etii nebulunye atua ina aare , wore ake piidip atubulu tine naa idim atudumu lelo singir niyaa apik naa eweji sapuk naa niidim aishai naa idim aisho endaa tineweji . Niaku isidai oleng enaa siai amu idim aiteru biashara naa osingir, nimir ,ninya irkulie naa anya tiang aitaa na endaa

ee ore enaa naa orpayian ele oramatita nkukuni naaji irmaat. naa ore ormaati naa enkukuu, ashu enkiti kukuu naa idim atimira, amu etii iltunganak oonya irmaat oleng. etii iloreren oonya irmaat, naa kidim aateyier irmaat nenya. ore sii enkae ore ormaati naa idim aisoo ilukunkuni inonok minosa, na kenya ilukunkuni ormaati neraposho, nepiru lukunkuni inonok oleng. neeku enetipat oleng naa, ena biashara teninteru naa oltungani duo oas kake biashara taa nemelelek.

kisapuk ena siai oleng temurua anag amu ore eramatata oolotorok, netaa sapuk oleng. amu kenyor iltunganak kumok enaisho oolotorok. naa kenyori enaisho oolotorok too nkoitoi napaasha. ore enkoitoi edukuya naa idim nintobirie enaisho oolotorok olchani, olchani liok. olchani onyor osesen oleng amu, keeta siii ninye enaisho oolotorok irkeek oopashipaasha, naa kitobir osesen lino oleng. ore enkoitoi yiare nanyorie iltunganak enaisho oolotorok naa, ee idim atimira, enaisho oolotorok, nintobir ake nipik orkenkei atua nena kutitik karara nena kutiti tupai kutitik. nimir intupai impisai kumok oleng ore entupa nabo naa idim atimira akeyie nkeek tomon. ashu nkeek tomon oimiet. amu ore enaisho nemetumoyu, enashisho oolotorok, melelk akeyie etumoyu enaisho oolotorok, neeku ina paa kisapuk bei enye. kisapuk ena siai oleng. temurua ang amu kenyor iltunganak kumok.aa aramat ilotorok.

Ore enedukuya naa ore enkiremore naas iltung'anak tiang' naa kesidai oleng amu ore enkata olameyu naa kiidim iltung'anak naa ataa keeta endaa nanya teniremisho iltung'anak naa enkata naishiakino neiremishoi. Naa ore enkiremore tenias iltung'anak kumok naa isidai oleng amu mitoki naa iltung'anak aaku iltung'anak ooitegemea irkulie naa ore enelo nelotu olameyu naa, olameyu oya nkishu ashu oloya pooki toki naa akeyie natii enkop naa kesidai oleng amu keeku naa iyatata endaa inakata, iyata endaa niindim atimira. Ore sii enkae naa inkishu kumok niata oltung'ani, iindim ninye niworr inkishu amirr kulie amirr piitum iropiyiani mintoki oltung'ani aramat nkishu kumok pesho naa ore peelotu olameyu neya nimiindim naa ataramata inakata nkishu kumok amu ore naa keyieu nkishu inakata nkujit naanya inakata

ene tipat oleng amu ore enkikaroto naikarari ilukunkuni aikoji. naa kisidai oleng amu ee kerip ena lukunkuni, mitoki lukunkuni aku ilukunkuni naimin, ashu mitoki ing'uesin aapuonu kewarie aanya lukunkuni inonok. ore pee itum oltungani engeno nishetie enkaji naijo ena ashu nishetie olale laijo ene, niramatie iluknkuni inonok. naa idim ina kata ataramata ilukunkuni kumok oleng. ilukunkuni naata afia ilukunkuni naata faida. pee mitoki ilukunkuni inonok aimin aapuo aaya ilmosor naa ninye nepuo ayiki ong'ota. ashu elo elukunku apetaa irmosor tiong'ota nepuoi aanya. neku isidai teninkaraa lkunkuni inonok aikunaa iji. ore taa irmosor naa keku atua ena aji ake eiki, ore taa irmosor naa keeku atua ena aji ake eiki, ore luku nkuni neeku atua ene wueji ake etii, nincho edaa tene, nemitoki ilukunkuni aitoki aapuo aasur tenepuo ong'ota. amu ilasuriak oonya, nemeitoki ake kulie ng'uesi torok aanya.

Eeh ekangas ake arik ele tungani nadumu ele tungani narik ele shampa latuunie kuna poosho ainei , naa wore entoki edukuya naitengen ilotungani naa eniko naa teneun kuna poosho ashu eniko tenirem enterit naa ingas airemu olchampa airem pii olchampa metisidana olchampa metushulayu enterit olchala litipika. Wore ake piidip airemo niutaki oltungani esiana oombosho naishakino tenepik atua engumoto , eeh eningo tenitalam duo ngumot weneba duo enkitalamata tilam duo mpoosho , niun mpoosho kumok ,aiput mpoosho olchampa ,nintoki autaku naa enkata naishakino nimpalilia kuna poosho , amu keyeu siininye mpoosho nimpalilia peetumoki naa anoto engolon oleng netum enterit sidai naa wore sii engai naitoki autaki, kautaki naa eniko tinitayu naa kuna kuti aitubulu nabulu nimishaakino netii olchampa nawutaki enkata naisha kino nitayu peemelo ake nebulu kuna aitubulu nebulu nerisoyu mpoosho.

enetipat eramatata oo nkishu teniramat inkishu tiang, nincho nkishu nkujit tolchampa lino ashu tolale lino. amuu ore nkishu tenincho nkujit naijo kuna na mitoki nkishu anauru apuo nkador naalakua. neeku tenincho nkishu nkujit ake tialo tine, nipikaki naa kuna peuti, naa kisidai oleng amu, ee ore ninye ene dukuya nimitoki, nkishu apuo asulari. amu keetae igumot natii entim, naa kidim enkiteng atijinga neye, kidim enkiteng atijing'a negila ashu elo aye. ore sii enkae kidim enkiteng ashoo nepuoi aanya, neeku, tenintobiraki nkishu nkujit naijo kuna, nipikaki impeutin, nidungudungoki ashu intushulaki enkurma. nintushulaki kulie tokitin akeyie sidain tosesen lenkiteng'.naa kisidai oleng amu keeku naa iramatita ena kiteng' aramat oleng amu keeku naa iramatitat enna kiteng aramat pii mitoki alo asuru. nemitoki enkiteng alo nepuo ilowuarak aanya neeku kisidiai oleng ena bae.

Ore eng'eno edukuya naa kishaakino niyiolo oltung'ani aitumia ena mashini nadung' irkeek, niyiolou eneba eilata naishaakino neeta niata peyie itumoki naa aitumia ena mashini amu ore naa duo ena mashini nadung'ieki irkeek, naa eilata itumia. Na kishaakino niyiolou naa enaba eilata niata, amu kelo niya emashini alo adung'ie irkeek nimiata eilata naitusha, neeku kishaakino ake niata eilata naitusha. Ore eniare, naa kishaakino niata entoki naji orkigirret pii. Ore igira adung'ie irkeek amu kelo neming'anu ena mashini, nii aii kulo ala lenyanak pee itumoki naa atudung'o irkeek teleleki, keetae irkeek sapukin laa enidung'ie ena mashini naa keming'anu, neeku kishaakino ake niata naa inatoki naji orgirgirret. Ore si eniare na kishaakino ake niata orpanka karibu, keetae inkulie tokiting naa idung'ie orpanka. Kuti kiku, ore si enkae naa kishaakino niata oltarge, peyie itumoki naa aitayu irkiku tenkoitoi. Neeku ina ng'eno ishaakino niata.

Eeh , itumie enaabaye inkoitoi naapasha inkoitoi kumuk sii. Wore enedukuyia naa idim anotie olchampa naa idim ashomo olchampa naa lootuno oltungani ashu kituuno iye , naa idim anoto tine toolchampa eton duo itu ikes. Naa intayu ake tilo shampa lino ashu telikai shampa lelikai tungani ,nilo ainyangu. Wore eniare enkaiweji nidim anotie naa idim ake nilo osokoni imirieki kuna tokiting ninyangu too iltunganak oomir , naa idim anotie ineweji osokoni. Wore sii engai weji naa idim nitumie oosupermarket , keetai isupermaketi laa kemirr kuna tokiting pookin ,kitushul emirata ookuna tokiting pookin amu wore oosupermarket naa eweji nemirieki indaiki muuj nashulshula mpuka nyoo pookitoki niaku idim anotie nenewejiti.

Eeh, wore enedukuyia naa ubung ake ilo tungani nirik, nirik naa ele shamba lino lingira aasie enasiai, eeh nidum inkutitik tokiting plastics naijo kuna ninyangua, nitoworuworo ninyangua , nipik naa enaterit ningira aunie kuna aitubulu inonok , nipik enterit aitushul woolchala , amu keetai olchala oji organic matter linyangu oltungani naa ipik enterit aitushul apik kuna kutitik boxes nidolita, wore ake pee idip atipika nipik naa kuna tokiting naaji naa empeku , nipik empeku niyeu duo niun , nipik nabonabo kila embokis , aasi wore ake pee idip atipika nibukoki enkiti aare , apik enkare shumata , ingorita naa ele tungani lingira aisum, nipik enkare apik , nawutaki duo eniko tenepik naa eweji nishaa kino peepik peemenya enkolong oleng , nemenya enkijape siiduo oleng, eweji sidai naa nebulunye niaku nejia aiko tanaisum.

Eeh ekinyor oshi ena abila epilipili nado , naa kanyorr sii enanyori amu keetai enanyori neetai enado, amu wore pilipili naa entoki sidai oleng naa tinitushulaki endaa naa ninosita , naa ekilo aitobir enkoshoke nimikintoki inadaa alo ainyal enkoshoke, naa kanyorr sii pilipili oleng amu eeh, wore pilipili naa entoki naa idim nimir naa amiraki iltunganak , nitaas biashara nitaas ina siai ino epilipili biashara amu biashara sidai naa ketaa iropiyiani siininye naa idim ataasu impisai sidan oleng naa tengaraki ina pilipili ino nimirta. Niaku kanyorr enado nanyor enanyori amu keretisho pookin.

Eeh, ekangas ake adumu ena cassava nalo adungdung nadumu enkalem nadungdung metaa kutitik , wore ake peyie aidip atudungdungo aitaa duo inkutitik naitoki apik naa atua enabasin ashu enakaraye nagira adungoki , naitoki aituku napik enkare naituku pii metuku ilo chafu pookin ashu inaterit amu wore tinilo aturu kuna tokiting naji cassava naa ituru naa naibunga enterit , nintoki akiny naa aitayu inakaboboki eshumata amu wore ina kaboboki naa kichafu keeta enterit sapuk nipik enkare nituku pii aishu ilo chafu pookin, aasi wore ake pii idip aituko ninteleki naa enkima , nipik enkare niyerr , nintokitokie mitokitoka pii , neyaa ildaikani tomon ashu tikitam mitotoua pii ampaka neenanau amu pooke ake pee inasayu esidai naa tininjo enanau pii , nainosie kule, nainosie kuliaa taa tokiting anaa shai.

Ee ore ena naa eilata ena idimayu naa eilata olarampai, natipikaki apa ele kararai amu ore eilata olarampai teniyieu oltungani naa ore teniropiji metaa iropija naa iji etiu, ore sii enkae naa eilata naa enkiteng', teneyieru niropiju metaa iropija pii nipik atua olkararai laijo ele naa iji ake sii ninye etii, eilata sidai oleng nanyoraa osesen loltungani pookin akeyie naa, naa idim nintokiktoki e na ilata

Ore ntoki nadolita tene naa kadolita irnyanya oodungudungo. Naa etudungudungoki lelo nyanya metaa kutitik nadolita sii entoki naji kitunguu. Ore kitunguu naa kadolita entoki naji kitunguu saumu. Naitoki sii aaku kadolita karat nadungudungo siininye. Natudungoki aaitaa kutitik nitoki sii aaku kadolita empukai kuna naaji kabish ore cabish naa kuna naadungudungo naiborr kutitik. Nitoki sii aaku kadolita pili pili nadungudungo siininye nado. Nitoki aaku kadolita cucumber nadungudungo siininye natudungudungoki metaa kutitik. Nitoki sii aaku kadolita entoki najo ndimu adolita sii ninye ndimu tiatua.

Ekeponu imbaa kumok ndamunit tenadol enkerr naaijo ena ibung'itai aaguet iloisotok ore ninye enedukuya naa ee kidimayu naa orkikuoi otaremo ena kerr neeku keng'ojine ena kerr arashu aa etubulutua iloisotok lena kerr aa sapukin amu ketii iloisotok loonkerra oobulu elo nebulo saidi neeku kegira aaguet naa aitodorrop, ore sii enkae naa idimayu naa ore ena kerr naa keeta ake duo enkiti moyian natijing'a atua ilsonkoro arashu aa itunyuo oltupa nedung' oltupa neeku eguatitai aitayu ilo chafu otii atua ilosonkoro lenyenak neeku ninye naa nalotu indamunot.

olee kisapuk oleng amu tenelo niyieng enkiteng ashu orkiteng sapuk naa etum enkuriny naijio ena naa ore ena kuriny naa edim nidungudung niyieru enkuriny ashu eyilata osunyai niyieru eyilata naa edim oltung'ani aitumia niyierishore niwok ashu etaa doi ninye biashara amu edim niyieru ena yilata nipik atua nkuti asukun kutiti nimir amiraki iltung'ana lemeeta neeku esapuk oleng ena siai amu elayiangak iltung'ana kumok loo nkishu nisulaki oshi taata etaa kepir enkishu neeku esapuk enasiai tenkop ang pii

Kisapuk oleng' ena siai tenkop amu etaa tunganak kumok ilairemok netayiolito iltung'anak ilosekin otumie ena toki naji empeku naa kitelelek oleng' naa ilosek oleng' niyiolou oltungani naa anoto empeku ino piilo ainyangu niyiolou aitobiru naa empeku nilo ainyangu tolchamba naa kisidai oleng' amu ekimpungusaki ena toki naa Asaram ashu gharama. Nintoki alo ainyangu empeku tolduka, nipikaki ake kewan nincho etoyu nintobiraki kewon empeku ino nilo aunoki kewon tolchamba empeku ino nintobiraki taata kewon.

Ee ore kulo naakeji inkuesi kuna naaji sambulali, naa ore osambulal naa enkues naa enkata duo enjan edolita ninye. Amu ore enkata nasha Enkai naa nakata duo edoli oleng',naa ore osambulal lena abila naa kenyor oleng' ewoji netii enkare enaa embarbal, nitodulu duo kulo sambulali aajo ketai enkare tenkopang' etasha Enkai, neeku naa ee sambulali kulo kumok oleng',naa ketii sii dii oshi naa tolmarenken iltunganak ooji kenya intokitin naijo sambulali. Neeku naa ketii iltunganak naa oji ilchainis. Ore kulo tunganak oji ilchainis ooponu ena kopang naa kenya oleng' kulo tokitin oji sambulali.

Ee ore kuna naa ee enoshi pukai ena naji naa terere ore naa terere neyieu niyier naa ena enkoitoi nintumiya; inkasa apik enkare emoti ninkasa aituku, ore piidip aituku metaa metii naa olchafu naa kesidai nakata amu ee keeku indim nakata ateyiara terere esidai ninya, ee neeku naa ena enkoitoi edukuya naa nintumiya peeitumoki naa ateyiara terere.

Eeh, wore ena naa endaa ena oonkishu , idol ajo idongo ele tungani apik enoshi mashini nadanyidany ashu nadungdung impuka , nedanyidany enatoki najo eeh inkujit, nidoolta ajo itushula aitushul ampaka neshula pii pookin , naa wore ena naa keaku endaa sidai oleng too inkishu amu kenyaa enkiteng endaa nashulshula , naa kisidai inakataa oleng amu keaku keraposho enkiteng tesidano , mitoki enkiteng alo anya endaa nalakwa ashu alo aingoru inkujit tenelakwa , naa wore tenitushulaki aikonji naa itushula naa indaiki naapasha oleng , amu wore pii itushul irmaapepeni nitushulaki inkujit , nintoki aitushulaki impuka , kuna puuka duo kuna kinyat oompuka nidung pookin , nintoki aitushulaki entoki naji osaraa naa kenyorr inkishu oleng , niaku naa endaa ena ooongishu.

Eeh, wore enkoitoi edukuya naishakino nayolou paatumoki ataasa enasiai naa eeh kishaakino naata naa irkek sapukun laa idim atudungo , amu wore sininche nguk naijo kuna naa lasima pee iyata naa olchani sapuk ,irkek lidim atudungo naa nitutur , nitumoki aitobira oljiko naa wore ake pee intobir oljiko niinuk , nipik naa enkima meewo , wore ake peeyaku duo ewo amu keya akeyie ewiki nabo ashu inkolongi imiet naa idim naa nikur ilo jiko lino nitayu inkuk naijo kuna sapukin nipik irkuniani , wore ake pii ipik irkuniani laijo kulo naa imiraki iltunganak amu wore tenkop ang naa wore orkunia obo naa idim atimira ikek are oo tano , niaku biashara sidai oleng enaa naa tiniyolou naa aipimoki naa inkuk atua irkuniani pee tumoki naa iltunganak ainyangu amu ketaa naa impisai kumok oleng naa tenimir toorkunia.

ekadamu intokitin kumok oleng tenadol kuna mashinini. amu ore ena siai, ninye entoki edukuya, amu ore ena mashini naa enoshi, mashini niadong'ieki irpaek, naa tenidong' irpaek tena mashini naa kedanyidany ena mashini irpaek aitaa kutiitik, nisulaki duo enoshi kata, iyata orpayian ilukunkuni nigira aramat, naa idim nintumia ena mashini nintobiraki ilukunkuni edaa, naa kedanyidany esidai oleng metaa kidim ilukunkuni atooijoi nitobir edaa sapuk. ore sii enkae, naa idim sii nintumia ena mashini aidong'ie irpaek, metaa enkurma duo. enkurma nanya iltunganak. enkurma naijo enkurma orgali, naa ore sii orpayian teninyiang'u emashini naijo ena. naa idim aitaa biashara oleng amu keyau iltungank irpaek nikilak. niaku ninye edamunoto nadol.

Ore kulo ninche oshi eji naa oltiraam, ore oltiraama naa entoki naitumiae naa apik enkare, neme enkare ake epiki duo, kepiki ntokitin, kumok oleng Nena naa naitobirie, naishaakino nitumoki aibooi naa enkare peemelo naa enkare aiming, nisulaki naaji orpayian tenkata entoki naji gutters nidim nipik enkare, metijinga atua ele ele tiraam, ore sii enkae naa idim nipik, oltiraam entoki naijo olchani lintobir, ele Shani laijo oshi, enaisho oolotorok anaa idim nipik iltiraami metisidana

Ee ore entoki nalotu ndamunot ainei tanadol ena na ore oshi kulo tokitin oji kokonut na ntokitin natii enkop naji mombasa na idol ajo ore kulo tunganak na ltunganak oji le coast lijo kulo ootae kuna tokitin naji cocomut idok ajo egira enatasat aitobir aitau enatoki naibor natii atua egira adanya na ninye etumieki neaky ltunganak kuko le. Coast ninche ogira aitobir

ore engeno naata naipirta ena ng'ues naa engues ena natumieki enkare, tiatua enkare itum ena ngues. mitum ake duo ena ng'ues naa tenkop do, tenterit ake eloito. ore ewueji duo netumieki naa atua enkare. naa eng'ues naa kenyae. etieu ake ana osinkiri. idim nintayu, ashu iidim nilo atum tiatua enkare niyau. nilo ayier, idim nintobir nintayarisha duoo esidai amu keeta naa nkoitoi naitumiae. pee itumoki aitaarisha amu keeta naa ntokitin naitayuni tiatua enkosoke. naa kenya iltunganak oleng amu engues namelok ,naa kenyor osesen loltungani. ore sii enkae na idim nintayu ena ng'ues nimir.aa nilo amiraki naa iltunganak oinyiang'u. amu kegol tumoto enye. melelek ake duoo oltungani otum. neeku kisdai oleng ena ng'ues.

Ee ore ena siai enkitumiata naa or gas laijo ele, naa kisidai oleng, amu iteleleika iltunganak kumok maisha, amu ore maisha apa eyiarare naa kegol apa amu lasima pee iyata, ok lotungana irkeek arashu aa nkuk, ore oshi taata etaakelelek Oleng amu keetae irgaasi oomiri, irgaasi lemegol kelelek oleng. naa kitelelek eyiarare naa oltungani pookin akeyie naa, oyierisho, naa teniata orgas laijo ele, nisulaki naa orgas laa keeta, incho t are, naa idim nintumia toldaikaini kutik. Nimitoki naa atum asara sapuk ooonkuk,

Kaadolta impuka naapasha , amu kadolita mpuka naji spinach nauno teshumata orpaip tidie , eeh naitoki sii aaku kadolita ormalenge ogira abulu , naitoki sii aaku kadolita enkiti sanduku oombawoi naitobiraki naunore kundaa sukuma , wore sii engai naa kadolita eemauwai sikitoi natubulua siininye tende , mauwa sikitok , nadolita inkitunguuni nauno tende, naitoki sii aaku kadolita entoki naji dania nauno siininye , nadolita sandukuni kumok naitobira nayelieku orangi siteti oorangi puus , nadolita entayer naitobiraki sii ninye apik enterit atua , naunore kundaa spinach , eeh nadolita naa siininye naa empaip enkare nagira ailepaki naa apik enkare najing naa kunda matunda ashu kuna benek.

ore ena naa enkasare ena. nagirae aakesu kuna tokitin naaji inkwashen. naa ore nkwashen tenikes oltungani, ashu tenituru tolchampa enkata nara tayari enkata naturuni tolchampa. naa idim atuturu nipik atua enkireet naijo ena, amu ninye na idim atanapie, na idim nituru nkwashen kumok oleng nipik atua kuna kireeti. ashu enakireet nabo, enaduo ninapita, nanapita kulo tunganak waare. naa idol naa ajo enkesare naa ena. metaa eoto naa kuna kwashen etaa keiji pee itayuni tolchampa aapuo amir ashu epuoi aitumia tiang' ayierishore. ayierie edaa, napashipaasha, neeku ee ninye ena nagira asa tene weuji, naa esiai oo nkwashen. enkesare oo nkwashen nauore olchampa.

Eeh enketai inkoitoi kumuk oleng naidim aisumie oltungani peeyolu, naa wore enedukuyia naa kaidim atudum iltunganak narik ele shampa lai lagira naa, natuunie enatoki naji enduma, narik naa nawutaki eniko teneun. Wore enedukuyia naa kautaki naa ajoki eeh iji iko tenepiki atua enkop amu wore naa ndooma teneuni naa ituroki atua enkop, wore sii eniare nawutaki enkare enaishakino nepiki amu wore enduma naa keyeu sii ninye enkare sapuk oleng. Nitur naa irmutaroni loim enkare naa peetumoki naa ndoomani anoto enkare sapuk, wore naa enkai naa nawutaki eniko tenturu ashu eniko teneyolou ajo eweo ashu etaa tayari endooma peyie itaini toolchampa. Niaku naa nena inkoitoi pookin naidim atutaaki peyolou enasiai.

Ore ena na eunore ena natuuno olopeny ele shampa Kuna aitubulu, neeku Kuna nkitunkuuni ekidim neeku ntapuka napaashari, naa ore teniun naa nkaitubulu aikunaki iji. Naa kisidai oleng amu kebulu tesidai oleng. naa ore ena oitoi naaunishoreki aikoji naa enkoitoi naaunishoreki, naa enkoitoi sidai oleng naa kishaakino ake nenguar pooki tungani, amu teniunisho aun nkaitubulu aikoji naa nkitunkuuni naa naabulu olenng nebula nkitunkuuni naanyor enkongu oltungani, naa ekeisho sii tesidano amu keyieu ake naa keeta enkitobirunoto naijo ena shu eramatata naijo ena naaramati nkitunkuuni naijo akeyie nkaitubulu nituunu neku iji ishaakino oltungani niun nkaitubulu inonok.

ore ena naa eunore naa arashu a enkiremore naa ena toki naji ena aitubuli naji irmapeepeni, arashu osaraa, naa ore osaraa naa ore osaraa naa enkaitubuli niun, pee etumoki naa aishoo nkishu minosa amu kenya nkishu, neeku ninye ena nagira aasa naa eunore enye. idol ajo kepiki olchala, nepiki enkare, amu keyieu sii ninye enkare sapuk pee etumoki atubulu, neeku ina unore enye ena.

keetae inkotoi naa nitumiya pee itum anoto helb naa ore enkoitoi edukuya naa ilo naa eweji neji cyber keyy

ewa enkisuma CBC enkibelekenyata sapuk oleng amu ore taata enakisuma e cbc netaa enkisuma enkerai naa kesioki enkerai ang'enu oleng', amu etaa naa ore enatoki nanyor ninye enkerai neeku inginia , nitru aisum enkerai tiabori, nitubulunyieki enerai eyiolo naa ashu eyiolo atasa ina kisuma enkitobirata oo igarin, ashuaa nisumi enkerai kaji ikoni tinitobiri ena gari , neeku eyawuw inkibelekenyat kumok.

Ee ore ena naa entoki naji enkitobinoto olngencheri, ashu enkitobirunoto olajingani, amu ore olajingani naa ore eloito olajingani naa kelimu enkoitoi, sapuk amu keng'as naa kenga aimu ilngoso, lenyeenyek. Ore pee iu ilmosor nitoki aibelekenya lelo mosor, niaku ilkuru, ore peeku ilkurt, netii ake nitoki aibelekenya. naa aaku kulie Kurt tofauti, naa ore ake peeku naa olkurto naa opaashri, nelo naa ele kurto aibelekenyunye aaku olajingani, laijo ele orok lidolta, neeku Ina enkoitoi naotobirunye naa olajingani, peeku duo olajingani naa Ina toki, naji ebae sapuk ninye.

Eeh wore enasiai nemeesiai sii duo nailepua tenkop ang amu eeh meetai iltunganak kumuk engeno ashua mayiolo iltunganak kumuk faida eeh ena aitubului naji ormwambuli ashu mashroom. Niaku meetai enasiai kekiti enasiai tenkop ang pii mesapuk. Niaku meeta iltunganak kumuk engeno ashua medol iltunganak kumuk faida naa ena aitubului. Niaku ijo doi meetai pii wore kuna aitubulu enkata nikidol iyiok naa enkata nasha Enkai naa inakataa ake kitumoki iyiok aatodol kake meetai duo oltungani likitoduo etuuni intokin naijo kuna. Niaku ikiti meetai enasiai tenkop ang pii. Meetai pii ninye meetai otuno akata.

Ee ore enasiai naa esiai ena nagirae alua irpaek loitayioki tolchamba amu ore naa irpaek otoito naa lasima pee ilua metoosho enkolong , enkolong enkai , naa ore ake peosh ina olong metoito pi , atoi pi metaa indipa aitau tolchamba lino naa kesidai oshi ina amu keaku naa kitayu, ketoyu lelo paek pi , neaku mirebuk, tenelo nipik lelo paek atua orkunia niminyiala amu tenipik taa orkunia eshali ashua irebuk naa keruoyo lelo paek , neruoyo pi neroku , niaku minosayu neduaru , nemesidai naa ina taa toltungani naa oyieu faida. Ore sie enkae naa e indip sii nipik irpaek naa entoki naijo ena , naa au auru olchafu neoro orpaek naa welechafu oshi otii , lena, lindongunyie peaku naa irpaek safii ashu peaku sidan pidimi ateyier ashu idongi tiatua oltinka.

Ore ena kiremore nairemisho oltungani toltinka naake kesidai oleng' amu ena enkiterunoto naa ninteru oltungani, pee itumoki atuunisho amu minkas naa duake aun alchambai lino eitu ingas airem, neeku ore ena kiremore naa idumu enterit ituru naa airem olchamba naa kesidai oshi oleng' amu ee iunisho naa iun inkaitubulu inono metubulu esidai, naa ena enkoitoi edukuya ninkas oltungani aas peeitumoki atuunisho. Neeku naa ena enkoitoi edukuya.

Ore ena naa kituguuni oshi naji, naji ktunguu saumu naa ore eunore ekuna kitunguuni naa keyieu olosek , keyieu engeno nagut, amu keeta kuna kituguuni naa eninko teniun ,nintalam penyo kiata duo enkiti, enkiti distance nayieu pitumoki atuuno , mifaa ake duo nintinyik oleng amu meuni duo anaa kulie aitubulu anaa mpoosho, keyieu niche kuna engeno naunieki , nintalam peno naa keyieu sii enkare, keeta enkare keeta kiasi nayieu enkare , meyieu enkare saapuk oleng amu ore ake piipik enkare sapuk naa kinyial enkare kepej naa keyieu enkare kiasi ake duo naitubulu, niaku ee ine enkoitoi naa pitobir naa ena siai.

Ee ekadolita tene wueji empukaj nadolita nkitunkuuni, nadolta empukai naji kabej, nadolta empukai naji Sukima, nadoolta sii nkwashen, naadolta sii entoki naji ndimu, nadolta imashungwa nadolta nkaroti, nadolta ena toki najo, we interfere nadolita Kuna puka naaji, spinach naitoki aaku kadolta ena pukai sii ninye naji Sukima, nadolta skuma wiki nadolta sii ninche, Kuna kitunkuuni oshi naijo enkwashe, naijo ena kitunkuu nanyorii ena oshi oobenek, naitoki aaku kadolta Kuna Shani naji ndimu ilmashungua sii ninche.

Eeeh ore ena baye naa ebaye ena natumieki nkoitoi kumok oleng amu ore kuna naa keji nkitunkuuni naa ore kuna kitunkuuni netumi too wuejitin napaasha. Idim ninye anoto tolchamba idim atuuno oltung`ani nebulu tolchamba lino. Ore ake pee idim awoto naa idim inakata anoto iniyierishore. Ore sii enkae wueji nidim anotie ena toki naji enkitunkuu naa, idim anoto to sokoni, idim ashomo osokoni ele omirieki kuna kitunguuni ninyiang`u naa esiana niyieu. Amu ekimirakini ake esiana niyieu amu ekimirakini ake nabaa anaa niyieu tenaa olkunia iyieu loo nkitunkuuni, e bucket tenaa enkasuku, idim ake naa ashomo anotie naa ninye osokoni omirieki naa nkitunkuuni. Ore sii ai wueji nidim anotie naa idim anotie ninye supermarket, amu ore naa o supermarket naa ewueji nemirieki ntokitin naa pookin niaku idim anotie nena wuejitin akeyie napaasha.

Idol ajo kisidai oleng' amu meyieu ena tenimiaata ninye olchamba sapuk naaji liunie kuna puka inonok, naa indim aitumia ina oitoi naa atuunishore. Amu idol ninye ajo etuuno oltungani netuuno mpuka pookin naayieu, tina oitoi, nelo ainyangu kulo paipi nepik enterit atua, neunoki kuna puka, kuna cabbage, nidol ajo etuunoki spinach, idol ajo etuunoko siininche skuma wiki, nidol ajo itu ninye eya naa nafasi sapuk naunie, enkiti wueji ake Ewa, netubulutua kuna puka enyenak esidai oleng'. Netubulutua aa kumok, neeku kanyorr oleng' ena siai ena bae naitelelek esiai.

Ee kadamu oleng enkolong nataasa enaramatare ontare onkinejik amu ee ore eramatare onkinejik natadua ajo keeta faida eramatare ontare, nkera, nkinejik ashu pookin, nakaisidai oleng amu ekiaki faida tenimir ashubuni neakukidim na klnikiret tinakata nikiyaki mpisai niyieu a kesidai oleng apa enasiai amu atadua ajo esiai nalelek duo nemegol eramatare ontare onkinejik neaku keeta faida sinye teniramat ntare nabanji indim ake niyieng nye enkine ino nabo niok motorik niyiengaki ormarei lino ashu ore enkolong niata emasho naindim niyieng ntare are ashu uni niyieng meeta aja pilo ainyangu ntare tosokoni niaku aisidai apa na ina sababu nataasie enasiai.

Enetipat oleng enaabaye tonkotoi kumuk amu , ashu too sababuni kumuk amu wore eramatata oolunkunguni naa eramatata ena natudumua iltunganak kumuk oleng naa ootoaramata ilkunguni kumok , amu wore ninye enedukuyia naa keeta ilkunguni faida supuk oleng. Keisho lukunguni ayiu irmosor, naa wore sininche irmosor loolukunguni naa idim atimira, amiraki iltunganak ninyangu , nisulaki duo noshikata iyata ilkunguni kumok naayu irmosor kumok naaji naijo wore teekolong nabo naa idim naaji atimira ikireti tomon ormosor , naa isidai siininye elukungu tiniyieng amu keeta elkungu ingiri sidan oleng naamelok, naa idim ninye niyiaraki naaji ashu iyangaki ilomon linonok naa wore sii engai naa idim nimir ilkunguni, atimira elukungu nabo mpisai kumok , naa tiniyata duo ilkunguni kumok naa idim aitaa biashara , nimir ilkunguni, amiraki iltunganak oinyangu naa ana kulo tunganak loongotelini oomir naa ngiri oolukunguni , niaku isidai oleng enaabaye.

ore ena naa eramatare ena oo nguesin naji ngurueni, nidoolta ajo ore olaramatini lena ng'ues naji engurue naa keshipa ninye tenakata kuansa ele, ele openy ena kurue amu idoolta ajo ore ena kurue netoishe, eitiwuo nkiitin kumok oleng, idol ninye ajo etoiwuo nkiitin naara naara imiet. naa enchipai ina, tolaramatani akeyie pookin teneisho enkiteng enye. niaku ebae ina naitshipisho, ore sii enkae nidoolta ajo kegira ena kurue aitanak inkiitin enyenyek, naa keeta kule oleng'.neeku ore naa kenak aanaku kule, eng'otonye, naa kisidai ina oleng amu kesioki naa agolu kuna kiyiotin ena kurue. niaku enkae bae ina naitishipisho, ore sii enkae naa idol ajo kikararo ena kurue. ketii ewueji sidai oleng naa. ore kuna kiyiotin enyenak naa kebulu tesidano, nebulu te weuji sidai. neeku nena baa naitishipisho.